Gimatimore kae en ni nga'tni tholo ringo', en ringo' ma onga'd maber to okete wi kar tholo ringo, mach ya gi piny e bwo onge'ge' ni kachopo malo mondo ringo' omak mach maber to gi etoke pod onyalo neno ringo' ma manumu ma pok othol, en gi pala e bathe ma ongadogodo ne jo nyiewo madwaro chamo ringo' ni

Daher kawo hola e sako nikech sako nigi hola maber makonyo ohala aa, sako bende nigi kel makonyo ji kendo ma ok oridore ahinya kaka bengi', bengi gikegi nge'ny mondo iyud ohala, othi luwo yore mange'ny maketho saa, to kaine sako oyot nikech gimoro amora ma idwaro nitiere , alafu dwoko ka idwoko to en dwoko mayom kendo mayot ne jomokawo hola, ema omiyo ahero sako ma oloyo bengi to kata kamanobe gimiyi pesa mange' mowinjore ka sechego to bengi moyoji pesa mongadore

An aparo ni piny owacho ma gwenge' ma Homabay nenigiweche mibathi mange'ny ma nikech dalo mane jotelo mag piny owacho mag gwenge' oket e telo ne gitimo matin sana mondo giger piny owacho mag gwenge' ma Homabay ndalogo jomane tiyo e hi kama iluongo' ni county, ne ok omiyo geruok mar county number achiel negi kawo okang' mar kano pesa kigin mondo gigere godo kigin, neginyiso wuoro gi dwaro mondo kendo gi geno mange'ny to mae ne omiyo jo gweng' ne okoyudo geruok mowinjore, koro piny Homabay ki ingi'yo gi pinje moko to no ne ogerore maber negiteloe e mibathi

Magi gin nyithi skul mar primary ochopo sama gichamo chiemo mar odiochieng , gitingo' dise ma otingo' chiemo , aneno mor e wang'gi kendo girwako uniform mar school

Ahero tijni kikech okelo odanga kanyakla , chieng' moro ne ane gwenge mag Rift valley nabedo piny gi osiepena kawagoyo mbaka negikelo gigi mondo wabedgodo ka wapuoyo gima ne niye hiye ma mano ne en chak kata ma giluongo ni mursik, ne en tich manemora ahinya, nomiyo mbaka mane wagoyo obedo mamit nikech newapiem e nga'ma onge'yo tiyo kod gigi, ndalo go ne en ndalona mokuongo e pinje ma Rift velley to ne en mor ahinya kane atiyo tijni nikech nomiyo abedo machiegni ahinya gi osiepena ndalogo koro amor kendo ahere

Tijni ber nikech en chiemo makelo ndhadhu to kendo nigi pesa maber. Ka ause to ayudo ohala mang'eny nikech ji ohere. To mar ariyo, ka achame to okelona ndhadhu edel. To mar adek, en pithne ok tek ahinya. Pithne yot nikech en gima dongo kuom ndalo mang'eny koro kisekete, tipidhe, to mano en. Mar ang'wen, iuse maa mapiyo piyo e chiro nikech en chiemo maji dutote gombo mondo obed e sandgi sama gichiemo. Koro en tich maber ahinya mondo ji opidh, tom ous kendo ocham avokado.

Gini mokuongo en gima kelo ndhadhu e chiemo ka oted kode. En gimaber kendo nigi gik mang'eny magikelo e del maber kaluwore gi ndadhu kendo gi ngima mar dhano. En pidhne ber kendo use ber. An nause e chiro to kendo ji ne nyiewe mang'eny. To kendo ne atedo kode e chiemo. Ahere ahinya kendo atedo kode kaloso salad ma toko godo chiemo ka ji ohero.

Chiemo ni loso yot saidi. Ikawe kigole e puodho tiluoko ng'eye maler. Kasto ing'ade e size matindo tindo moromore gi kakidwaro. Ichwake, ikaw. Samichwake ikete e sufuria. Iolone pi moromo. Ok mang'eny ahinya to mana moromo manyalo miyo ochiek. Inyalo kete chumbi kihero kata inyalowe keto kihero. Tiume mofundore maber tiketo ne gi mapich. Odh ckiek e haraka. Kosechiek, mokuongo inyalo chame kamano. Mano ber ahinya ne del. Mar ariyo inyalo loso kode kado miluongo ni kado mar budho. Kado ni ber kelo dhahdo to kendo ber gi nyithindo matindo.

Mae en marieba michamo, en ni ithi to ikunye e puotho, kisekunye to ikele ipoko nge'ye maler mondo ogol nge'ye ma otimo chuotho, kisepoko nge'ye tilawe e pi maler kiselawe e pi maler tikawe to ikete e sufuria michuakego tiolone pi moromo manyalo chiege to ikawe ikete e kendo, iwume ma ofundore maber to iweye ochiek kosechiek maber to ikete piny, ikete ka okwe, jomoko ohero keto chumbi jomoko okohero keto chumbi c, koro kosekwe to ichame inyalo mathe gi nyuka, inyalo mathe gi chai en chiemo maber ahinya mangi thatho maber

Gini mokuongo inyalo kete ei ei kar kano chiemo midendo ni fridge to kionge fridge inyalo kawe tikane ei but kama ngich mamuol mokwe. Kapok ikete piny tokaw kalatas marito chiemo maber maok dhimiyo okethre tikete kamoro ma okwe mangich madhi kelone muya maber kendo gengo yamo maliet manya miyo okethre piyo

Ndalo mane atimo tijni, mor nobedo kuoma ahinya. Mokwongo, tijni en tich ma anyalo nyiso ng'ato mondo oher timo. Romo gi nyithindo kipuonjo nyithindo kendo kibedo gi mor kodgi en gima duong' ahinya e ngima dhano. Mar ariyo, tijni en gima Nyasaye ogwedhi godo. Kinyalo time to dwok ne Nyasaye erokamano. Ikonyo nyithindo kendo kiketo mor e chunygi kimiyogi rieko. En tich ma ng'ato ka ng'ato onego tem otim mondo owinj kaka jomoko winjo kaka an. Kaluwore, tijni en tich ma nie chuny ng'ato. Nyithindogi duto tee ng'iyo wangi' mondo ipuonjgi ging'i kaka ginyalo wuoyo, kaka ginyalo ndiko, kaka ginyalo somo. En tich mamoro chuny ahinya.

Mae en chapat. Kaka ilose, mokuongo ikaw mogo tiole bakul maler tiketo chumbi tikaw pii mamor mor to iole, watiyo gi pii mamor mor nikech wadwani obed mayom. Kisemedo pi mamor mor moromo to ibage kinywase maber mondo oriwre maber, kose makore maber imedo moo, moo dhi konye mondo omed bedo mayom. To kisemedo moo tichak inywaso mondo moo omak iye maber kasto ikawe tiume kuom dakika apar kata dakika prariyo ka ngeny. Bang dakika prariyo ka ngeny to ikawe ipoge matindo tindo to iloso, ilose moluorore tikete ei mesa kata gima in go tirunde gi rarundi kasto ikawe tikete e pan, pan to imedo moo nyaka, imedo moo kiloke iloke nyaka ochiegi. Idhi timo kamano ne mago duto tee to ikawe to iketo ne jii e mesa

Tijni ni kod nengo nikech, mokwongo en tich ma ji ohero. Ji ma ok ohero wuotho alap mang'eny tiyo kode mondo gichop kama gidhiye. Mar ariyo, jomatiyo tijni yudo mwandu maber. Nikech ka odiochieng' odwating'o ji maromo apar to ong'iyo nodhiyudo pesa mang'eny kaka faida. Mar adek, en ni rite yot. Otiyo gi mafuta matin kendo rito gini en tich mayot ahinya. Koro en tich mankod nengo kaluwore gi kaka rite yot, ji mang'eny tiyo kode, to kendo ji ohero time nikech en gi faida mang'eny.

Mae en bando ma obul. Kaka anyalo lose, ituro oduma mang'ich mayom e puodho to ikawo mach, imoko mach mangi maka kata chuk mach maber manyalo chiego oduma mobul. To ikawo oduma mituro e puodho iridho kigolo opokone. Kiseridhe maler, tikawe tiketo e wi mach. Ok iket e mach kabisa, iketo mach gi malo. Inyalo kata ging'o gi sing'enge kata inyalo keto aketa but iketo gimalo mokwang'. To ifuadho mach kata iweyo kiwinjo komuoch tiloke iloke nyaka dende tee chiegi. Bang' mano to igole e mach irito okwe to imiyo ji mondo ocham.

Kae aneno chiemo aina ka aina kendo aneno mach. Mokuongo chiemo gi olosi to opang maber karito joma dhi chame. To oket machiegni gi mach aparo mondo omi omurre kata obed maliet nyaka chop sama ang itoke kidwa chame. Magi chiemo duto tee man gi ndhandhu maber kendo konyo del ahinya. Oketgi ei sufrieche mane otedgie mondo orit kata oikre ne jii mabiro toko to chiemo

Mae en kuon mar oduma en gimaloso yot ahinya, mokuongo' imoko mach kae kisemoko mach gi yien kata gi makaa luore ma in go, tikawo sufuria mapek maber tiketo iyolo pi moromo tiketo e wi kendo to ichualo mach nyaka pino chwakre mawal, bang'mano ka osewalo to hiolo mogo mos mos ma makre maa korre e yo midwaro maber to ithiloko mogo gi pi malokre maber ka mach be iketo mo obembore maber moromo moromo miyo kuoni chiek, ithiloke iloke tiume iloke tiume manyaka ang' inge'ni oromo inyalo bile kata inyalo tiye tiya gi sama nikete kisetieko to miwinjo ka ochiek maber to otoke e saan timoyo ji chamo.

Tijni iluongo ni goyo abal, en tich maber ahinya to kendo marach, en tich maber mokuongo' nikech okonyo ji mondo owinj maber kendo konyo dendi mondo obed mokwe maber nikech idonjo e pi mangi'ch sama liet nge'ny, to kendo okonyo ji timo orak mar del, ma to en tich marach nikech ka nga'to okia goyo abal to okonyal lewo e wi pi konimo to onyalo tho nikech okonyal konyore to kendo ka ji onge' machiegni kode manyalo konye, koro an daher mana nyisoji mange'yo goyo abal ema mondo tim tijini to nga'ma okia goyo abal okuongo'tiegre mondi opuonjre kaka ingeyo goyo abal kapoko chako tiyo tijni

Gimabiro e pacha ka aneno gini mokuongo, magi lewni molil ma oserwaki kuom ndalo mange'ny to koro oketi mondo okwoki, gigi ldwa luoki, gigi idwa luoki idwa nyume pi mondo oluoki maler, kaso imoyo mondo otwo ka gisetwo to ibanogi kata igogi pass, mondo okangi maber, en gimaber nikech en kuom achiel kuom rito ler e aluora mar nga'to kata e yiot mar nga'to, oningo' ngato bed ni lwako lewni ka nge'ny to diriyo kasto oluoko maler mondo ogeng' tuoche mag del maoko manyalo kelo kwot mar del kata gwonyruok mar del aparoni en tich ma nga'to ka nga'to oningo' tim

Mae tij luoko ahero tijni ahinya, wang' moro ne adwa thi tich to noyudo ka aonge lewni maler, koro ne omiya afwenyo ni kaka thano, onegobeg ni aritota maler ka aluoko lewni, bang' mano to maparo ka arwako law moro achiel to kaduogo gothiambo to akawo lepa te mano olil to aluoko, chieng'no bang' ka gisetwo to nawinjo maber nikech koro lepa ne ler to kendo denda ne ojik maber nikech ne atimo orak sama na aluoko lewni, en gimaber mondo ji orit ler kendo ji olwok lewni mondo kik gisandre sama gidwa wuok kagimanyo law maler maginyalo rwako

Mokuongo' bedo machiegni gi osiepe kata anyuola kaka nyithindu, marariyo nyalobedo ni chiemo nitiere e hi bakul kanyo mamiyo ji mor, maradek nyalobedo ni gima gineno e simu ni en gima miyo thano mor kaka video mar miyoji nyiero kata video ma mokelo mor e chunye, marang'wen nyalo bedo ni giyudo ot kumagidakie maber ma gi gengo're go kuom gik matimore maricho oko kanyo.

Tijni ahero ahinya, mokuongo an ahere nikech oda opangore maber kendo oda kama aluokorae opang' maber nikech tijni, kwangiye to waneno gik ma iluoko godo del, miluokogodo choo, miluoko godo lak kendo miluokogodo lewni. Tijni miyo ot pangore maber kendo gigie gin ma itiyogodo ka iluoko dendi, pango're maber kirito maber, mae en tich maber ahinya nikech omiyo irito ler kaka thano kendo irito ler mar choo e yiot mar choo gi kama iluokorie koro an ahere ahinya

Gini konyo e ngi'ma pile ka pile kendo okonyo e kinde makende, an okonya ngima mar pile ka pile nikech atiyo kode gokinyi gi odhiambo sama athi tich, okonya nikech mokuongo gingeyo rito jo wuoth ma hitho gachgi, marariyo, othi haraka maber machopo kamithie e wang' samachon ' maradek, pesa magikawo okni malo ahinya kendo gimiyi gikawo pesa ma owinjore gikawo ji ok pong' e gari ahinya sama gihitho, gikawo mana ji ma owinjore ma gari onego bedni tingo' koro en gima ber e kinde ka kinde kendo e kinde makende.

Ka janyiew ok oyudo chak mar Brookside modwaro morumo e duka, ekinde gik manyalo nyise ma onyalo tiyo godo en ni monkwongo kopogore gi chak mar Brookside nitiere chege moko bende mabeyo kendo matieko ndalo piero ochiki ka pok okethore machalo kaka Latto, Tuzo kendo gi mamoko. Kata kok ohero mokogo to anyalo chise mondo ony'iew chak manyiem moa nyiedhi e iyi dhiang'. Mano bende en yo machielo ma onyalo tiyo godo. To kopo ni ok ohero mago, onyalo tiyo gi powder mar chak miluongo ni milk powder mondo oti godo nikech en yo achiel monyalo tiyogo gi Brookside.

Kaluwore gi tich manyasani, anyalo nyise mondo okaw simu kata okaw gimoramora manyalo konye donje mbui. Kosedonje mbui, to omanyo gimoro or kata kamoro miluongo ni e-Citizen. E-Citizen en yo mayot ma mbui mar sirikal oketo mondo ji oyud godo kony mapiyo. Koro kosedonjo e-Citizen to oyiero namba mondikni "Kaka inyalo kony ng'ato mondo oyud police clearance". To odhi luwo yore moketne kachiel kachiel nyaka ochop kama ooro koketo dwaro duto tee madwarore ei mbui no. Bang' mano, odhi rito ndalo machwok to idhi luonge mondo odhiokaw andikene togi kodhi mar lwedo mondo oritgo nini, certificate ne mondo obi.

Tijni en tij uso rech ma owang' gi chieng to moko be othol gi iro. Tijni en tich maber kendo okelo mwandu kaka pesa. En tich ma owinjore nikech omiyo ibedo gi paro mar bedo jakanyo nikech kiuso rech tibedo gi paro mar bedo jakanyo. Gima notimore na en ni nayudo pesa mangeny nikech jii ohero rech molos e yoo machal kamae kendo nikech use yot, beche yot, jii mangeny nyiewe moloyo rech molos gi yore mamoko kaka wango gi moo nikech bei ni malo

Gii ndalo mane okuongo donjo jii neok ohere ahinya mochopo nyaka ka sani ka jii osefwenyo faida mare nikech okonyo e yore mopogore opogore okonyo thiedho tuoche mopogore opogore. Kendo itiyo kode e medo ndhandhu e chiemo kitedo kode, en gimaber nikech itedo kode gik mopogore opogore kaka chai kaka sup kendo iloso kode yath manyalo konyo tieko homa kata tuoche mamoko. Tiyo kode osepogore e kinde ka kinde nikech nikech koro jii ofwenyo ber ne gi faida mare. En gima ber ahinya kendo dagomb mondo jii omed tiyo kode ahinya